Eng pichaini, komi lagok ii che kiilach ngoraikab sugul ak komi alak ii che matinda ngoraikab sugul. Lagochuto ko tagu kole mi sugul ii ago lagok che mengech mising che mi nusari. Kingobo tai ayae boisioni, ko olegigawe sugul nasari, kogi betunoto ko kicham ii kebendi sang ndait break ii ak mwalimu akonyakechesan.

Eng yu, komi bik cheyoe boisiet nebo kekweri pikipikit. Boisionito bo kekweri pikipikit, koba kamanut ii amun yae konyor pichuton rapisiek. Kora koba kamanut kopune pik ii pikipikit amun pikipikit kowendi eng chokchinet kosir karit ago chute oratinwek che magoi kobun karit.

Ngaro boisioni, abwati betut nebo tai abire beek. Ki betut notobo tai abire beek ko kimangen abir beek choton komie. Kingabire beek achut beek orit ak ateben orit agoi kebwa konyegesaruan. Kongete betunotok ko magonye kotabir beek anan ngawe ba bir beek ii, ko agoi alach ingoroik che konye iteben beek barak.

Ngaro ni konyo metinyu mwetetab nguroik. Mwetetab nguroik ko ma baisiet ne nyumnyum. Mache yaimache imwet ngoroik, itinye beek chechang akitinye kora sabunit nekimwete nguroichoto. Yaitau imwete nguroik itaunee beek chechang' akimwet eng' sabunit, ak ichurukte konyil somok kokakotililitu ngureichoto, imaa.

Ane achome mising boisioni bo mwetetab ingoroik, amun achame akere ngoroikyuk kotililen kila betut, yo amwete ngoroikyuk, amwete beek chechang mising, yo atau amwete, amwete sabunit konyil aeng ii ak achurukte ngoroik choto eng beek chetililen konyil somok.

Lipanet ab MPESA ko karararan kosir lipanet ab robinik amun much koiben chito rabinik chechang MPESA chekata maipe en eut ko robinik, koraa ko MPESA kotoreti amun moroisi kechor robinik en MPESA che imuch kechor ko robinik che kiipote, koraa ko bik chechang kokikoyan lipanet aboret ab MPESA.

Eng pichaini komi murenik aengu. Agenge komi ingwony ko age komi barak nebo postinik. Notok mi barak nebo postinik ko kinam soit kotilei postiyot age koek bakoyot. Konemi ingweny ii, komi kotareti noto konamchi soit.

Eng' pikchaini komito biik somoku, akenge ko lakwet alake ko murenik aeng'. Lakwanito kotagu kole imioni ak keribune sipitali. Uni kabwa bichu aenng'u konyokoro lakwanito imioni eng' sipitali.

Kikobetyo chepkondok eng' simoinyu. Nga kikasabskraiban chekibirchin bik akande chebo kilasiku amaanai. Kokingaro ale kabetyo chepkondochoto, abirchi customer care nebo safaricom, koarorwo kolecho kokasabskraiban choto chekibirchine bik kila.

Yo kakipirwo simoit eng kaa kemoche rabinik chebo boisionik cheterter aboisie oret ap mpesa ayoktoi rabinichoto koba kaa, amu chitugul eng kaa kotindoi simoit ako kikoyaat chitugul mpesa eng simoitnyi. Ara oranotok ko oret ne nyumnyum keyoktoi rabinik mising'.

Bo komonut mising komosita amu ipwotchin biik ap Kenya betut nekinyor katyaget kopun chumbeek. Kora kobo komonut yutok amun pendi biik chechang yo ko kertoi en yuto ak komunye biik alak akot yuto.

Ngamoche anyit rabinik chekisome ako matinye biik chetonondoiywo ko ndaait benki aleite akaiti toitolitap imbaret amu motinye bichoto tonondoiywo. Kora komuch aleito akoito lokbukitap karitnyu sikobiit kekono rabinichotok.

En yuu kokanai chito ne kikondoindet ab emet ab kenya nekikuren Uhuru Kenyata inei kokonyo yuu iyo koton barararet nekichope ako chii nebo komonut inei amun kikondoindet tab emet ab kenya en kenyishek taman kiindoji ine emet ab kenya kongetgee kenyit ab elibu oeng ak tisap akoi kenyit ab elibu oeng ak taman ak tisap.

Ni kobaru tuk che kiboistoitoi rabinik eng ureriet amun kigere gele mi tarigit nebo ureriet ak tuk che kiboustoitoi rapinik choto eng tarigisiek che terter che kiurerensot. Mi kora rapinik chekeboisien eng oret koboto che kilubani rifari ak chegialen amitwogikab bet.

Kingobo tai ayoe boisionito ko kigawe inyarijistan laindaab Safaricom. Eng dukanito keyae boisionik che terter. Boisionik cheu kerijistan lainda nebo Safaricom ii, kora ko imuch inde rapiseiguk Mpesa anan icheru rapisiek eng Mpesa.

En yu tuguk chebo komonut che karo ko gorik chekoen chechang' chekinamgei togu kele yu ko taonit. Mi kora biik chebendi ak chebune pikipikisiek mi garisiek chebune oret ak komiten chetondos en taban nebo oret. Kora ogere sonomuetab eunek chekinam kirugngut.

Eng yu, agere rapisiek chepo emetab Kenya. Rapisiek chuto ko siling eliput ago rapisiek chuto bo siling elipu ko rapiet neo eng rapisiek tugul chebo kenya. Eng rapianito komita olegele KICC ago kigichoran kandoindetab tai nebo Kenya negigure Jomo Kenyatta.

Ni ko siptalit. Mi kamet nekepimani pressure daktari. Togu inendet kole manakat. Bo komanut koendi kamet nemanakat siptali, sikepiman akonai kora nkotindoi pressure anan motindoi. Kora kobo komanut koendi kamet nemanakat siptali sikonai nkotepche lakwet komie eng' moet.

Yuu komii kameet nemii konomee rabinikyiik chekabuten leng'utab rabinikab kaa, achome anee ayoee boishonitok kikonori rabinik chekong'et en leng'utab rabinikab kaa amuu tundabut leng'ut noton boo rabinik i kotoreton rabinichoto aaleen tukuk cheterter chekatam aale.

Eng pikchaini komi kechirek chemi kwome suswek. Bo komanut keyae boishonito bo ripetap kechirek amu nderip kechirek akochang'it, komuch ialde kechirechoto inyorchikei chepkondok chekeale tuguk alak. Kora, ko kechirek kokonu bendo.

Eng yu, akere chepkondok cheterter chepo emetap Kenya. akere siling tiptem, siling taman, siling mut ak siling akenke. Eng chepkondochuto tukul ko mito tiondap tumdo ne ng'etundo, kora kokikichoran long'et. Bo komanut kotindoi chito chepkondok amun chepkondok keboishe keale tuguk cheterter.

En yu komi ketitab logoiyat nekikibit ak kikiyochi kiy nekile grafting. Yon imoche ibit logoiyat agetugul icheng'e tekelkelit inde nyugunyek tekelkelit noton ak icheng' tenderikab logoiyandonoton imoche ipit ak inde orit nebo nyugunyek choton mito tekelkelit .

Yutok yuu kotoku kole arawet nekiboiboenji bik chelibonjin serkali rabinik en tai nebo pichanini komii kamet nekitonon ako toku kole u nengololgin bik, inendet koimuch kojito neindoji kaptuyet

En pichaini komii kwondo ak lakwenyin mi kwonyiton kotonote minutik chik chekikol en dramishek, bo ngomnotet kekolchin minutik dramishek amun moibe nafasit neo en imbaret.

Chu ko terkekenik ochome ane boisioniton kiripe terkekenik en gaa amun terkekenik ko konu mayaik kora ko terkekenik kokonu pendo. Pendab terkekiat ii kobo beit nebo barak missing' ago kialde terkekiat kora ko beinyin komi barak.

Eng pikchaini komi murenik aeng'u. Mito akenke nekitonon ko ake kokitebi ng'ony akochile somoit. Itoni tuwai simoinito. Eng meset nekitepee bichuto komi tuguk cheterter: Mito kikombok, mito nekekonore amitwok, mi sapuriet ak tuguk alak chechang.

En yuu komii tukuk cheterter chekeboishen kemwetishen, mii chekemweten ingoroikii mii chekemweten kot ako mii okot chekeunen kapchoisiek, koraa komiten tukuk chekonyee kot anan ko kapchoit tii konguuto nekararan, anee ochome oboishen tukuk chutok missing amun ikabooshen amweten ingoroik kii konguuto ngoroik chuuk kokaranit koraa ikobwa bik kokonyun konguuto kot nekararan.

Koroi ko basit neimuti piik eng barabara, basit kobo kamanut mising eng sobetab kila amu toreti piik che chang ii yo bendi ole yoe boisiet. Kora ko basit kobo kamanut ii amu yo kabun chito koliponi rabiishek che ngering kosir yo kabun matatu.

Eng yu koginam lakwani ketit ne kigolei. Ngaroo boisioni abwat kolsetab ketik. Kolsetab ketik kobo kamanut mising eng emet ii amun toreti tuguk che chang. Eng tai kotoreti kurindaetab komaibuktagei kungunyek. Kora ko ketik ii, kotoreti koib ropta. Ketik kora tun ndagagoet ii ndetil koimuch inyorchige ropisiek ii ak igol ketit age.

Eng yu ,komii kamet nemi kwale tuguk. Tagu kole mi kameni supermaket. ane achame missing aalishe supermarket. Amuu eng supermarket inyorchinigey tuguk tugul che imachei.

koroi keguree farasit , farsit ko tyondo ab gaa , inendet konaat missing agobaa labatenyi , kicham ko farasit kobaishei biik ab ematwenek alak yaabendi bariet ,farasit koraa ko tyondo neimuch koib rabishek eng oratunwek che terter amuu komii kamaswek checham kerutachin kotindai farasishek kongi lany farsit ilibani chepkondo

Eng' yu komi biik cheamistos. Toku kole bichuto tukul ko murenik. Mi koame kimiet ak bendo ak ng'wek. Mito murenet akenge nemi kopire pikchait nekile selfie.

Chalwokik chebune kokwonik chechang kenyini ko che kibore piik ak kechore piik tuguk, kokwet ne indoi eng chalwakta kenyini ko nebo Pokot, eng Pokot kebare piik mising ak kechore pichoto tuguk cheu kiyakiik.